Thĩini wa Kaũntĩ itũ kwĩ na Huduma Centre, na nĩ kuo andũ mathiaga kwĩandĩkithia. Akorũo nĩ ũrenda gũkorũo ũingĩrĩtio thĩinĩ wa SHA, ũthiaga kuo na kĩbandĩ gĩaku ũkeandĩkithia ũkaingĩrio mũtaratara-inĩ wa SHA Huduma Centre-inĩ.

Ũhĩhia wa mbembe ũkĩhũthĩra njiko. Hĩndĩ ĩrĩa urahĩhia mbembe ũkĩhũthĩra njiko, nĩ ĩhĩaga wega. Ndũngĩringithania na ũkĩhũthĩra indo ici ingĩ kũhĩhia. Nĩ ĩhĩaga wega na ĩgakorwo ĩna cama mũno. No umenye rĩrĩa andũ marahĩhia na jiko ũguo, nĩ ũkoraga maikarĩte hamwe, makĩaria, makĩheana tũrũgano twa tene. O hĩndĩ ĩyo marahĩhia ona ng'ano nĩ ikoragwo na cama, mũkaheana tũrũgano mũkenete, mũgĩetagĩrĩra mbembe ihĩe. Ikoragwo na cama mũno rĩrĩa mũrahĩhi mwĩ hamwe na jiko, na ĩkahĩa wega. ĩkoragwo ĩhĩte na ĩkagĩa cama mũno.

Ũrugi wa irio ũgĩtũmĩra ngũ. Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, tũthondekaga riko. Nĩ gũkoragwo na nyumba nene ĩrĩa nĩyo metha-inĩ, na kwĩna gwa gũkoma. Hau kamwena-inĩ nĩ hathondekagwo riko, rĩrĩa rĩkoragwo nĩ karumu kanini ti kanene, thĩ-inĩ hakenjwo, hagaturwo mahiga matatũ, hagacoka rĩu hau nĩho hekĩragwo ngũ. Kana okorwo ti mahiga mau matatũ, kũrĩ andũ maturaga kĩriko makĩhũthĩra mabuba marĩa marĩ ma tene, gĩgatinĩrĩrio gĩthiũrũrĩ gĩgacoka gĩgatuo karima ha gwĩkĩra ngũ. Gĩathecererio ha tĩri-inĩ, gĩgacoka gĩkaigwo mahiga mwena-inĩ ma kũnyitĩrĩra gĩtikagwe, rĩu ũrĩkĩraga ngũ ciaku hau rungu ũgacoka ũkaigĩrĩra thaburi yaku haha igũrũ. No mũno mũno gwitũ andũ mahũthagĩra mahiga matatũ, ũkamathondeka me matatũ ũgabanga, rĩu ũgwĩkĩra ngũ na mĩena yothe, harĩa ikũhũthĩkĩra.

Mĩcemanio ya thirikari. Ta rĩngĩ mũtongoria wa bũrũrĩ agakorwo nĩetanĩte mũcemanio, magacemania kũarĩrĩria wa bũrũri, maundu marĩa marathi na mbere, maũthundũri marĩa marenda gwĩka kuringana na akenya, mateta mao, ũkũria ũrĩa marenda gũkũria. Magacemania hamwe makamaarĩrĩria. Atongoria othe arĩa mathurĩtwo thĩinĩ wa bũrũri, kana thĩinĩ wa kaũnti, ũgakora obici-inĩ kwĩna mĩcemanio yao, mabangĩte gũcemania nĩgetha maarĩrĩrie kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, ũrĩa akenya marenda, mĩbango ĩrĩa megũbanga getha gũkũrie bũrũri, mĩtaratara ĩrĩa marenda gũthundũra mĩerũ thĩiniĩ wa bũrũri.

Wendia wa irio thoko-inĩ. Wendia wa irio mĩthemba ĩtiganĩte thoko-inĩ nĩ ũtũmaga mũrĩmi akorwo ũrĩmi wake ndũrahuka tondũ rĩrĩa arĩma irio, akahota gũcirehe thoko-inĩ na cikona mũgũri, nĩũkoragwo wĩ wa bata tondũ oho noũrakũria bũrũri tondũ rĩrĩa mũndũ ahanda irio ta marigũ, marigũ matigũthũkĩra mũgũnda-inĩ, nĩmekuona thoko ya kwendia, nĩmekuona andũ a kũgũra, kwoguo thoko ĩkoretwo ĩ ũtethio mũnene thĩinĩ wa mũrĩmi. Mũrĩmi rĩrĩa ahanda irio ciake ndekũrigwo kũrĩa egũciroria, nĩekuona thoko ya gũciendia na oho andũ makona gwa kũgũra na matingĩaga irio tondũ rĩrĩa irio ciagĩkorwo thoko-inĩ gũtirĩ hĩndĩ mũndũ angĩaga, wathiĩ thoko itiganĩte nĩũrakora kwĩna irio irendio omũthenya, mũrĩmi nake nĩarahanda na akagetha, ũgakora rĩu thoko-inĩ ndũngĩaga irio na thirikari kana andũ matingĩthiĩ hathara rĩrĩa kũroneka irio na nĩmarona ũrĩa marateithĩka matiraga baita yao ona arĩa marendia nĩmarona baita.

Soda ya Cocacola, meciria-inĩ makwa gũkaga rĩrĩa ndona kĩndũ gĩkĩ, coda. Nĩndĩyũragia ĩngĩkorwo ĩthondeketwo na kĩ? na arĩa mathondekete mahũthĩrĩte indo irĩkũ. Niĩ hakwa nĩndĩciragia ta rĩngĩ he kĩmĩko mahũthĩrĩte cia kũmĩthondeka, getha yagĩrĩre kana nĩ getha ĩkinye gĩkĩro kĩu ĩri, citarĩ njega, kana rĩngĩ no njega he andũ angĩ, no niĩ hakwa, meciria-inĩ makwa nyonaga, ĩthondeketwo na kemĩko citagĩrĩire.

Ũgemu wa bũrũri, irĩma ũgakũra kũndũ ta gũkũ ĩĩ kwĩna irĩma ũũ nĩ kũndũ kũhoreru, kũndũ gũkirĩte, kũndũ mũndũ o na angĩaka nyũmba yake no aikare ahorerete, kwĩna rĩera rĩega, no ũthiĩ wĩrorere ũthaka wa bũrũri ũhambĩte gũkũ ĩrĩma-inĩ no woikare kũu woigue ũkenete ũhoretete hatarĩ ũndũ kana kĩndũ kĩrakũgia, nĩ handũ he na ũthaka wa bũrũri, gũtĩrĩ ũndũ ũra ũra ũragiria wone kĩrĩa ũrenda, nĩ ũrona irĩma nĩ ũrarũgama ũkona kũndũ kũraya mũno kũrĩa bũrũri na ũthaka wayo ũgemete

Ũhũthĩri wa njiko, njiko nĩ ĩkoragwo ĩ hũthũ mĩhũthĩre-ine tondũ no makara tu ũgũtũmĩra na makara matikĩrĩ goro ũguo ta tene kana matukũ mokĩte tũkiuge, koguo njiko nĩ ĩkoragwo na ũhũthũ ona mĩakĩrie-inĩ noho gũtirĩ kĩndũ itangĩruga na nĩ ĩrugaga na ihenya. Ũngĩringithania na kũhũthĩra indo ta ngaci ũgakoraga ta rĩngĩ ngaci kũringana na mũtũrĩre wa mũndũ, nĩ ũritũ kũhũthĩra, kana ndũrĩ na ũhoti ũcio wa kũmĩhũthĩra, rĩu waringithania ũkona jiko ĩna ũhũthũ tondũ bado jiko ũrĩa ĩturĩtwo no ũhũthĩre ngũ na no ũhũthĩre makara kuringana na ũrĩa ĩrĩ, no wĩkĩre ngũ hau thĩ-inĩ ũhũthĩre na no ũhũthĩre makara. Ũngĩringithania rĩu na ngaci ũkona jiko ona matukũ-inĩ tũkĩte, nĩ ĩgũkorwo ũhũthĩri wĩna raithi ũkĩringithania na ngaci icio, koguo jiko nĩ ĩgũkorwo ĩna ũhũthũ mũno rĩrĩa mũndũ aramĩhũthĩra

Gũthiĩ kwĩrorera ũhoro, kwĩrorera bũrũri, ũthaka na ũgemu waguo, kũrĩa andũ makoragwo, ciana ithondekeirwo mĩcuha yao ya gũcuha. Andũ agima he na arĩa maraikara makerorera, kwĩna kũrĩa marathiĩ, kũhũrwo mbica, mũgakorwo mwĩna kahinda ga gũkena, nĩ ũgemu na ũthaka wa bũrũri, o ũrĩa ũrehaga mbia na ũkũria thĩinĩ wa bũrũri, tondũ rĩrĩa andũ moka, ciana igacuha, andũ agima makerorera kou makahũra mbica, kũingĩra nĩ kũrĩhagio noho bũrũri ndũkwaga mbia ciao, noyũ nĩ ũkũria mũnene he bũrũri.

Ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta, agĩthundũra, ũkũria wa barabara. Hena mabata maingĩ mũno thĩ-inĩ wake kũringana na ũrĩa athondekete mabarabara, o ho akandĩka andũ aingĩ mawĩra na ũkũria wa barabara ũgakora mĩthiĩre-inĩ ya ngari kana andũ makĩhũthĩra ngari ĩkahũtha, nĩ gũthondeka barabara. Uhuru Muigai wa Kenyatta, nĩahotete gũthondeka barabara imwe nyingĩ mũno koguo araria na aruti a wĩra kũringana na ũrĩa marathondeka barabara.